Keyeu metaa ieta lchamba lino liunuto indaa naijo ilpayek pataa ore peeku ilo shamba lino loo ilpayek nintai lelo paek linono nilo aidong' metaa ieta enkurrumwa niyerr ake taata duo nkurrumwa ninye nintibirr lgali naaijo ale, kore aitoki ninye eramatare eesiom neyeu ake paa ieta intarre tanaa nkishu aramatita naake te nkang ino, paa kore ake imbarri nabo nijo kayeng' inkine nintibirr inkirri naa nipej metaa taanaa niyerr naaku kenyor pataa ieta ramat pookin, ieta naa olchamba lino lintainye ilpaek teniindong' naa ilpayek linono, kore ake aitoki isiom ninche nikincho inkirri naaku kore naa paaku ieta inkirri keyeri peeta isiom inono, kore aitoki inkurrumwa keyeu paa ieta olchamba lino naa tenimieta naake nenia naa nieta iropiyiani nilo ainyang'u inkurrumwa nintoki ake alo ainyang'u inkiring'o piitum ateyara indaa supat naaijo ena aaku lgali otii inkirri naaku ninche taa eyari pieta piitum aitibira indaa naaijo ana tanakata nanyata ale tungani oo mbuka ake aitoki ninche kunda nanyori naa ninche nena.